Ingĩkorwo njigĩte mahuti maingĩ kwa ihinda inene, hĩndĩ ya ng'aragu ng'ombe ciakwa itingĩ, itingĩaga mahuti makũheo na ingethecithia ng'ombe ciakwa njanjo itingĩ nyitwo nĩ mĩrimũ.

Aya nĩ ataaramu mokĩte kũrora mũgũnda na kuona, kũrora mĩrimũ ĩrĩa yũkĩte kũgia mĩmera itũ nĩguo mahote gũgũtarĩria ndawa iria ũbatiĩ kũgũra nĩguo igũteithie gũthondeka mũgũnda waku na gũthondeka mĩmera.

Aya nĩ ataramu mokĩte, kũrora mũgũnda, mamenye mĩrimũ ĩrĩa ĩkuo mahote gũgũthondekera tĩĩri waku. Na no maũthime mamenye mĩrimũ ĩrĩa ĩ tĩĩri-inĩ waaku mahote kũũthondeka nĩguo mĩmera yaku ĩkorwo ĩna riri.

Nĩ ndathakagĩra itũũra ritũ mũbira, kũrĩa twathiĩte gũthakĩra kĩharo-inĩ gĩa Gĩthĩga, kũrĩa kwarĩ na riũa inene mũno. Tũgĩciria atĩ nĩ tũgũthiĩ tũkore timu ĩtarĩ hinya tũmĩhũre mbaũ nyingĩ, yatũhũrire mbaũ ikũmi na ĩgĩrĩ gwa gĩbũgũ na hau nĩho twatereire meciria maitũ na tũkĩigua kũrĩra.

Matũheaga ngombo iria ituteithagia kũgũra mbegu iria tũhandaga, nao magoka kũrora kana mũrĩmi nĩakinyĩrĩire kĩrĩa..mabatara marĩa meranĩire atĩ nĩ ekũhanda indo na nĩguo wendagie indo icio, ũkamacokeria ngombo iria makũhete nigũo ũngĩkenda mũthenya ũngĩ magagũkombera.

Aciari akwa nĩ matigire mahanda mboco, kũrĩa mathiĩte bũrũri wa nanja na harĩa ndonire ta kũngĩgĩa kĩrĩa, mbura, ngĩtua matua ndĩcigethe nĩguo mangiuma bũrũri wa na nja makore mboco ciao ci njega o ũrĩa matigĩte macihanda, na nĩho ndagereire mathĩna maingĩ tondũ ndiamenyerete, ndio kana no ngerere mathĩna maya, mĩnoga mĩingĩ ta gũcikua gũciruta mũgũnda na gũtwara thito nĩguo citakaurĩrwo

Nĩ ndĩrona aya nĩ arigitani arĩa matũmagwo nĩ thirikari rĩrĩa kwaumĩra mũrimũ, matũmĩtwo moke mahe ngamĩra njanjo, tondũ nĩ kũronekana ta kwĩ na mũrimũ umĩrĩte, na nĩ ndĩrona mũrĩmi akĩmũteithĩrĩria, nĩguo mahote kũhe ngamĩra ĩno njanjo, na nĩ ndĩrona ngamĩra ĩno no ĩraigua ruo.

Arĩmi aya ndĩrona nĩ mabatiĩ kũhanda mĩmera yao harĩa maaĩ maratata, nĩguo mĩmera ĩrĩa ndĩrona mahandĩte kũrĩa gũtarĩ maaĩ ndĩkome, na nĩguo magĩe bainda tondũ mĩmera yoma matikũgĩa na bainda.

Ndagitarĩ abatiĩ akomie mbũri, nĩguo akĩmĩhe njanjo ndĩkamũgie. Na abatiĩ amĩhake rangi, nĩguo a mĩhe njanjo rĩrĩa ya tukana na mbũri ici ingĩ, nĩguo akamenya nĩ ĩrĩkũ aheire njanjo, ĩĩ.

Abatiĩ gũkomia mbũri nĩguo ndĩkamũgie rĩrĩa aramĩhe njanjo na abatiĩ amĩhake rangi nĩguo yatukana na ici ingĩ amenye nĩ ĩrĩkũ aheire njanjo nĩguo o na yatukana, ndakamĩhe njanjo maita merĩ.

Ndutaga wĩra thibitarĩ harĩa ndaheirwo rũtha, na rũtha rũrũ nĩ rwatũmire ngene mũno. Harĩa ndagĩire ihinda rĩa gũthiĩ kũhoreria meciria makwa harĩa ndathire mũkawa-inĩ, harĩa ndekagĩrwo indo ciothe nĩ aruti a wĩra. Na hau nĩ ndagĩire gũkena mũno ngatwaro gũcera, ngĩonio nyamũ na ngĩmenya bũrũri mũno.

Mũgithi wa kĩrĩu nĩ ũratũteithia mũno, tondũ nĩ ũrahota gũgũkinyia Mombatha ihenya mũno na ndũragĩa mĩnoga mĩingĩ. No ona ngari nĩ ĩtũteithagia gũkinya kũrĩa mũgithi ũyũ ũtarakinya, na ũgakinya kwa ihinda rĩrĩa rĩagĩrĩire.

Ũyũ nĩ mũrĩni ũrakenerera magetha make na no arenda kũmenya irio ciake ũrĩa icamaga na no ndĩrona mboco ici nĩ iria aragethete araciga wega na araciruta makoro nĩgũo ihote kũũma.

Nĩngenaga ndona ngũkũ ici, tondũ ngacihe irio wega, tondũ no ndĩramenya ngũkũ ici cianeneha nĩikahota kũhe nyama na imwe cihe matumbĩ marĩa makandeithia hote kũmendia, nĩguo ngagia mbeca cia gũcigurĩra irio.

No ndeithĩrĩrie mũndũ ũyũ, ndĩmwĩre aige ũtheru, nĩguo akona andũ aingĩ a kwenja, nĩguo o na hĩndĩ ĩrĩa ahingũra wĩra wake akona bainda, na akahota kũrĩha nyũmba ĩyo na kũhota kũrĩha thitima, nĩguo akahota kwenja andũ.

Ũndũ ũyũ nĩ ũrĩ bata nĩ kuonania atĩ nĩ ũrahota kũrĩithia mũrĩmi ũyũ mũnini kuma gĩkĩro gĩkĩ nginya gĩkĩro kĩngĩ, kuona ngũkũ ici nĩ iramũteithia rĩrĩa irarekia matumbĩ maya, akahota kuona, kuoya matumbĩ maya na gũthiĩ kũmendia harĩa arahota kũrĩhĩra ciana ciake bithi, na o ũndũ ũmwe akahota kũgũrĩra ngũkũ ciake irio, na akahota kũgũra tũcui tũngĩ, nĩguo tũgakinya gĩkĩro kĩa ngũkũ ici.

Andũ nĩmendete ceceni ya Inooro, amu nĩ ĩrehaga tabarĩra nyĩngĩ iriaa itũmaga andũ makene, na kwenda mũno gũcĩrorera, na no ĩrehaga matangatho, ma kĩrĩa gĩekĩka bũrũri-inĩ oihinda rĩrĩa rĩbatie na kũiga andũ mena ũhoro ũrĩa wagĩrĩrwo kwa ihinda rĩrĩa rĩbatĩe.

Ũndũ ũyũ nĩ ũteithagia tondũ nĩ mahingũraga mĩtaro ya maaĩ na kweheria tĩĩri ũcio nĩguo rĩrĩa kwaura mbura nene, maaĩ magathiĩ wega matekũaraha mabarabara-inĩ na ngari ĩkahota gũthiĩ na ikahota kũgirĩrĩria mĩtino mĩingĩ.

Iri irio ici ciĩkagĩrwo tũbagati-inĩ nĩguo ithiĩ ikendio na irehe baida nĩguo ikahota kũgũra tũratathi tũu nĩguo nĩguo ona ici ingĩ irathondeka ikahota kwĩ kwĩ kwĩkĩrwo.

Haha nĩ ndĩrona arĩmi, mũrĩmi ahũthĩrĩte mũgũnda wake wega akahota kũhanda mĩmera mĩingĩ akahota kũhanda nyeni, mbembe na marigũ nĩguo gũtũma mũgũnda wake ndũgaikĩre o ũguo nĩguo ũgacoka ũmũhe magetha mega, na kũhũthĩra mũgũnda ũrĩa wake mũnini ena guo wega ndũgaikare ũguo na no ũkũmũhe magetha mega na ũmehe mbeca iria ekũhota kũigithia akahota kũgũra mũgũnda mwega arĩmie magetha mega.

Bata ũyũ ũteithegia mũndũ ndakahote gwĩikara mũciĩ, ahote gũkorwo na mathomo, maingĩ marĩa mamoteithagia kóhota gwĩka wĩra, gwitha mbeca, na gũikara maica marĩa mabatie, na no ũmoheaga certificate ĩrĩa agenda gũcera maburũri ma nanja, ĩkohota kuona mawera, marĩa agĩhota gwĩka, no agĩikara mĩcii=inĩ, atarĩ gĩthomo, atirĩ ũndo angiĩka tondũ maica=inĩ maya tũrathiĩ kũrendekana no githomo kĩraria.

Kĩndũ gĩkĩ kĩhandagwo na gũita mbegũ tuto-inĩ mĩtaro-inĩ tutoi-nĩ kana mĩtaro-inĩ iria icokaga kũruta itũngũrũ ici nogacooka ũkahota kũrĩmĩra gĩtũngũrũ gĩkĩ naũgakĩhe mborea nĩguo gĩtũngũrũ gĩkĩkĩ gĩkauma gĩkĩnene nagĩ nagĩkahota kwendeka nĩ nĩagũri .

Mũndũ ũyũ abatiĩ kũhumbĩka ngwacĩ ici na tĩri, gũcĩgĩrĩrĩria kũhũrwo nĩ riũa na gũtũma nyamũ ĩno, gũtũma ngwacĩ ĩno ĩkorwo ĩ njega na ĩkauma ĩ ndungu.

Ũkenja mĩtaro, ũgekĩra thumu, ũgacoka ũgaita mbegũ ĩmwe ĩmwe ũkĩmĩheaga na bathi ya mita igĩrĩ, ũgacoka mbegu ĩno yaumĩra, nĩ ũkũmĩthikĩrĩra na tirĩ, nĩguo ĩhote gũkũhe mũmera ũyũ ũũ wĩigana na mũmera kũhota gũgũteithia, ũkagĩa mbeca njega kana o na ũkahota kũgĩa waru ĩngĩhota ĩngĩhota gũkũhe irio njega.

Nĩndĩrona gĩkĩ nĩ kĩgwa, ndĩrona ũyũ mũrĩmi ahandĩte kĩgwa gĩkĩ nĩguo gĩkahota kũ, nĩguo akahota kũrĩaga nano gĩkamũteithia rĩrĩa akenda kũhe arata ake magĩkenerere otake.

Ngĩruta mũrĩmi ũyũ atĩ abatiĩ kũhanda mboga, harĩa baibu eno eraita ena drop cia maĩ nĩguo mboga eno ĩkagĩaga maĩ, nĩguo ĩhote gũkora, ena hinya tondũ haha handete mboga ĩyo, hatirĩ na maĩ gũkũ nĩ gũtũmaga mboga eno ĩkaga hinya na egatueka ĩ ya gũbutha.

Ĩno nĩ thimũ nĩhotaga gũkinyĩrĩra mũndũ wĩ kũraihu na mũkahota kwaria nake na mũkahota, na no ĩteithagia kũrehe andũ hamwe ta mĩcemania kũrĩa mũbatiĩ gũcemania na no ĩhotaga gũteithia andũ gũtumĩra mũndũ namba ciake kũmũhũrĩra na gũtuma mecĩnji indo, kũhũra mbica.

Nĩ njiguĩte kĩndũ gĩkĩ nĩ gĩteithagia ciana mũno amu nĩ nĩkĩmahega bitameni na gĩgateithia cucu arĩa akũrũ arĩa matarĩ magego tondũ nĩ kĩmateithagia tondũ ti kĩritũ kũrĩa to gwĩkimwo nĩ kĩhũthaga na gĩgakorwo gĩ gĩa kwendeka, na no kĩrugaga cũrũ.

Ũyũ nĩ mũrĩmi okĩte kũrora mĩmera yake na nĩ tũrona ekĩrĩte gamubuti na nĩkuonania nĩ ihinda rĩa mbura, kũmũgirĩrĩria kũgĩa ndoro na agaikara e mũtheru.

Ĩno hoho ĩcurĩtio nĩguo kũmĩgĩrĩrĩria matunda maya mayo, nĩguo matigakome thĩ magĩe ndoro, maikare me matheru, nĩguo mũgũri agũra ndagatinde akĩmathambia, na hoho no ĩteithagia gũtũma irio cigĩe na ratha, na ciĩ cia kwendeka, na ikanungĩra wega.

Mbera wambaga ũkamĩtwa kuuma mũtĩ-inĩ, ũgacoka ũkamĩthambia, ũgacoka ũkonũra ngothi yayo, arabu ũgacoka ũkarora kana ĩ magunyũ ũgacoka ũkarĩa.

Ũyũ nĩ mũrĩmi ũhotete gwĩciria akona andũ nĩ mekũrĩa ihinda inene mangĩkarĩma mũgũnda ũyũ kuonania mũgũnda ũyũ nĩ mũnene, akona wega na agũre kĩragita gĩgoka gĩkamũrĩmĩra mũgũnda akahota kũhanda mĩmera yake kũrigana na ihinda rĩrĩa rĩgĩrĩire nĩgetha akahota kũmĩgetha na.....

He bata gwĩka ũũ nĩguo kũiga thamaki ici wega, nĩguo itikage gũthũka na kũgirĩrĩria mũno thamaki ici citikanunge, tondũ nĩ ĩrutaga kĩhera kĩũru kĩrĩa kĩngĩtũma mũndũ acimene.

Ũyũ nĩ mũrĩmi ũrenja irima nĩguo ahote kũhanda irigũ rĩake nĩguo rĩhote gũkũra rĩna riri nĩguo akahota kũgetha irigũ rĩega na rĩkahota kuuma rĩ rĩega na rĩrĩega rĩa kũrugwo.

Ndĩrona andũ aya makĩruta thamaki ngothi nĩguo mahote kwenderia ahetũki kana agũri nyama mathiĩ makendie na kana mathiĩ makaruge kana iria ciratwarwo mĩkawainĩ nĩguo thamaki ici ona ikarutwo nyama cia thĩiniĩ nĩguo itikahote kũnuga,ĩ na cigakorwo ciĩ njega cia kũigwo makahota gũcigirĩrĩria gũthũka.

Ingĩruta mũndũ ũyũ abatiĩ gũtema irigũ nĩguo athiĩ akarĩrinde ndabatiĩ kũrinda irigũ rĩake mũraba igũrũ nĩ ũndũ gũkũ nĩ gũtũma irigũ rĩrĩ rĩhana ta no rĩrakũra abatiĩ athiĩ arĩteme arĩcurie handũ rĩrĩ o na ikũnia nĩguo rĩhote kwĩruha.

Kĩndũ gĩkĩ gĩ bata, nĩ amu nĩ gĩteithagia gwĩkĩra irio ladha na gĩkahota kũrehe stew njega, na gĩkahota gwĩkĩra irio cia mũrĩmi colour. Na no gĩteithagia kũrĩ arĩmi kũhota kwenderia andũ, nĩ amu nĩ andũ aingĩ mendete kũhũthĩra kũruga gũtũmĩra nyanya ĩno.

Maũndũ maya nĩ mangenagia kuona nĩ ndĩrahota kũgĩa magetha mega, ngona tĩri wakwa nĩ mwega wa kũrĩma na ngona tĩri wakwa ndũrĩ na kĩndũ kĩraũthumbũra, kana ona ngona mũmera wakwa ndũnagĩa handũ ũrageranĩire na tũtambi, rĩu haha nĩ kuonania mũmera wakwa nĩ ũndutĩire matunda mega kana....

Ici nĩ ciana ithĩete gũtũa hoho igĩkenerera magetha ma hoho ciao nĩ kũonania mũmera wao nĩ ũrũtite matũnda mega na ũkahota kũmakenia nĩ amũ nĩ ũrarũta matũnda maingi na matũnda mega.

Nĩnyendete mũthemba ũyũ wa mango, amu nĩũndeithagĩa rĩrĩa kwĩna riũa ngahota gũkenerera juici ĩo amu nĩĩrĩ mĩcamo mũcamo mwega wagũtũma ngene mũno nangaigua horeire hĩndĩ ya riũa.

Arĩmi nĩ makenaga mona marigũ mao nĩ marahota gũciara me mega na makahota kũruta marigũ matungu marĩa makenagia, makahota kuona mĩramba yao nĩ mĩega na no mahotaga kũgetha marigũ maya, magathiĩ makendia na mĩramba ĩno nĩ macokaga magoka makamĩtinia makahe ng'ombe iria icokaga ikamahe iria.

Ndĩreciria matunda maya nĩ mega, amu nĩ mateithagia kũrehe vitamin mĩĩrĩ-inĩ itũ, na nĩ kuonania mũrĩmi ũyũ nĩ arahota, mũgũnda wake nĩ mwega, amu nĩ ũrahota kũruta matunda mega, na matunda maingĩ na akahota kuona matunda mega angĩhota kwendia.

Ũndũ ũyũ wĩkĩkaga rĩrĩa wona matunda nĩ manjia kumĩra, ũgathiĩ ũkĩrengaga mahuti marĩa matarendeka, nĩguo kũhotithia itunda rĩrĩ rĩgakũra rĩ itungu na rĩega, rĩgakũhe irio njega na itunda rĩrĩ rĩathiĩ thoko rĩgatuĩka rĩ rĩa kwendeka na nĩ ũkwendia wega, ũkagĩa bainda.

Mũrĩmi ũyũ arathondeka baibũ harĩa yumanĩte kana haria yunĩkĩte, nĩguo ĩhote gũkinyia maaĩ mĩmera-inĩ yake, nĩguo ndĩkahote kũma, amu nĩ kũronekana gũkũ kwĩ na riũa inene.

Ũyũ nĩ mũrĩmi ararogota magetha make marĩa arenda gũthiĩ kũmathondeka, nĩguo amatware thoko, one mbeca njega irĩa ekũhota gũthiĩ kũgũra nacio mbegũ ingĩ oke ahande, nĩguo mũgũnda ũyũ ndũkorĩre, nĩguo ndũkanyitwo nĩ ria.

Ngũrũwe no ũhote kũmĩrera, amu ngũrũwe ũngĩrera ngũrũwe, ũmĩ serve ĩgĩe ndume, ngũrũwe ĩyo nĩ ĩhotaga gũkũrehera twana tũingĩ, tũrĩa ũngĩrera, na ũhote kũhe ngũrũwe icio, nginya cituĩke cia kũigana, ũcoke ũthiĩ ũciendie, na ngũrũwe icio nĩ igũkũhe bainda, iria ũgũcoka ũthũkũme, wake ciugũ na wongerere ngũrũwe ingĩ nyingĩ.

Ici nĩ itũngũrũ cianĩkĩtwo cione riũa, nĩguo itũngũrũ iria cioumire mũgũnda ciĩna maĩ cihote kũmaita na cihote kũma nĩguo ciatwarwo thoko cikorwo ci njega na ci thaka cia gũkenia, nĩguo mathure iria njega na iria njũru nĩguo ciatwarwo thoko, gũkorwo nĩ itũngũrũ njega irendekana nĩ agũri.

Aya nĩ arĩmi marathondeka mũmera wao, makĩũtũmaga ũtambe wega, makĩeheragia mahuti marĩa matarendeka, nĩguo mũmera wao ũkũre wĩ mwega na wĩ na riri.

Ũyũ nĩ mũrĩmi wĩkĩrite nyanya ciake kirĩtiinĩ nĩguo ahaote gũcitwara thoko agaciendie na one mbeca nĩguo ahote kũgũra mbegũ ingĩ oke ahande nyanya ingĩ nĩguo otoũ aratwara ici thoko agatwara icio ingĩ.

Nĩ ũndũ nĩ mateithagia kweheria nyanya ici njũru, magacitwara thoko, nĩguo agũri matikage kĩndũ gĩa kũgũra macoke na mbeca ciao mũciĩ, nĩguo mũrĩmi ũyũ aheyo mbeca icio akahota gũthiĩ kũgũra ndawa irĩa agũka kũhũra mũmera ũyũ, ndũkanyitwo nĩ tũtambi nĩguo ũhote gũciara matunda maingĩ, marĩa arĩonaga mbeca cia gũtwara matunda maya thoko, akahota kuona baita na agoka akahanda mĩmera ĩngĩ mĩingĩ.

Nĩ ngereire maũndũ maingĩ amu gũtua kabegũ gaka kamwe kamwe ũngĩgakinyia kiro ĩmwe kũrĩha mũtui, ĩkoragwo ĩ mbeca nyingĩ, amu ndũngĩhota gũtua kahũa kaingĩ, na no ũkwenda ũke ũkanĩke, ũthure karĩa kega, nĩguo ndũgathii kwendia karĩa koru, tondũ no ũcokithio ũke ũte kahũa gothe.

Ũndũ ũyũ wĩkagwo nĩ arĩmi nĩguo kũhota kũmithia mĩmera yao ĩkorwo ĩ mĩega nĩguo yathiĩ gũthondekwo kũrĩa gĩthĩi-inĩ ĩkahota gũthĩĩka, na ĩgakorwo ĩ mĩega, ĩkauma mbeca iria ibatiĩ tondũ mũrĩmi ũyũ nĩ arahota kwĩyũmithĩria mũmera wake hatarĩ kũhũthĩra mbeca nyingĩ cia gũthiĩ gũtwara kĩganda, makahũthĩra mbeca ciake ũrĩa itabatiĩ.

Meciria mokaga ndona ũndũ ũyũ nyonaga mũrĩmi nĩ kũrĩmĩra ararĩmĩra kahũa gake na kĩragita nĩ kuonania mũgũnda ũyũ nĩ mũnene mũno ndũngĩhota kũrĩmwo nĩ andũ aingĩ na akahota kũrĩmĩra kahũa gaka akahota kũruta magetha maingĩ marĩa magacoka mamũhe baida njega.

Kahũa gaka nĩgateithagia amu nĩkahotaga kũhe andũ cai ũrĩa andũ mayuaga na magakenerera. Na gagacoka gakarehe bainda mũno bũrũri-inĩ ũyũ witũ amu nĩkahotaga gũthondekwo na gagatwarwo mabũrũri ma nanja, kũrĩa karehaga mbeca bũrũrinĩ witũ. Na arĩmi makona baida njega, na makahota kuona mbeca nyingĩ iria ingĩ mahe hinya wa kũhota kũrĩma kahũa gaka mũno.

Haha nĩ ndĩrona mboga ciorĩirwo mũno nĩ ria amu nĩ ciagĩte mũgũri nĩ kuonania itirĩ na thoko njega, mũrĩmi akaga mũndũ wa gũcigũra rĩu cikorĩra mũgũnda na haha mũrĩmi agacoka agathiĩ hathara njũru mũno akona, akericũkwo gũthondeka mũgũnda ũyũ na kũũrĩma rĩngĩ gũkũ gũtũmaga mũrĩmi akagĩa meciria maingĩ akanjia gũtara hathara ĩrĩa yekĩka mũgũndainĩ wake.

Ici nĩ mbũkũ mũrĩmi agũrĩte, akagũrĩra ciana ciake, amu ciana nĩ ciendete mbũkũ, ũrĩa ciendete gũthiĩ gũtaaha mahuti mũgũnda, maria, ĩgoka igacikĩria na mbũkũ, handũ ha mahuti mau makomĩra mũgũnda ĩ, mbũkũ ici igakenerera ikĩrĩa na mwana ũyũ agacoka endie mbũkũ ici ci nyama na one bainda njega.

Nĩ ndagĩire mathĩna maingĩ amu rĩrĩa ndageragia mĩbaibũ ĩno gũkũ thĩiniĩ nĩ ndagĩire kuigĩra mũhuko wakwa kũruta mbeca nĩguo hote kũgeria mĩbaibũ ĩno na no ndahũthĩrire mbeca kũgũra mbegũ cia mbembe ici nĩguo cigane ũũ na ngĩciĩkĩra mborera ĩrĩa ndagũrire nĩguo mbembe ici cikorwo njega na cikorwo ci cia kwendeka.

Gĩciko gĩkĩ nĩ gĩteithagia gũikia tĩĩri handũ haraihu harĩa ũtangĩhota gũkua na moko, harĩa ũtangĩhota gũkua na moko na wĩikie no gĩciko gĩkĩ nĩ kĩhotaga gũteithia moko maku matikanoge na gĩkahũthia wĩra.

Rĩrĩ nĩ iria nariumanagĩra na kũrĩa wahe ng'ombe yaku irio, mahuti naũkamĩhũnia wega, ng'ombe ĩno nĩĩcokaga ĩgakũhe iria arĩrĩo ũteithagio kũruga narĩo cai, nokahota kũrĩnyua nogakenerera.

Nĩ ũbataire kũĩgirĩrĩria maniũrũ nĩguo ũkĩhũra ndawa ĩno, wĩrigĩrĩrie ndĩgacoke ũhuhie kĩhera kĩu kĩũru. Na ũbatiĩ ũkahũra mũmera ũyũ ndawa mahuti-inĩ nĩguo ndawa ĩno ĩkaruta tũtambi tũu twĩhithaga mahuti-inĩ nĩguo mbembe ĩno ĩkũre ĩna hinya, ĩtakũgio nĩ tũtambi tũu, amu nĩ ĩtũmaga mbembe ĩno ndĩgaciare magetha mega.

Ũndũ ũyũ wĩ bata nĩ kuonania mũrĩmi ũyũ nĩ arahota kũhe ng'ombe ciake mahuti, ikahota kũhũna nĩguo mũrĩmi ũyũ no arĩenda ng'ombe ici imũhe iria na imwe cirĩe ikahota kũmũhe mbeca rĩrĩa agaciendia ciĩ ta nyama na mũrĩmi ũyũ nĩ akona baita njega, kuonania nĩ ahotire kũhe ng'ombe ciake irio iria ciabatiĩ.

Ndĩrona mũrĩmi ũyũ nĩ ahotete gũkũria hoho ciake wega, agacihe spacing ĩrĩa iria ibatiĩ nĩguo mũmera ũyũ wakũra ũkahota kũĩhe nabathi ĩrĩa ĩbatiĩ, na hoho ici igakora ci ndungu na ci kwendeka. Acoke mũrĩmi ũyũ nĩ ndĩrona nĩ oĩ makinya marĩa mabatiĩ nĩguo ũhande hoho ĩno.

Mũrĩmi ũyũ abatiĩ akĩre thenge ciake mũharatĩ, agacitinangĩria mahuti wega amu thenge ici nĩ ironekana nĩ irahihinyana, imwe ikanjia gũkinyangana na no itũme imwe ikaga kũhũna na imwe citirahota kũrĩa mahuti maya tondũ citirona handũ ha kũrĩra mahuti maya.

Itunda rĩrĩ nĩrĩteithagia mũndũ agĩe na ũgima mwega wa mwĩrĩ, na rĩkamũtheithia kũgĩa vitameni na itunda rĩrĩ nĩ rĩrĩ goro mũno amu rítionekanaga na nĩrĩo ndagĩtarĩ maheaga mũndũ arĩhũthĩre.

Ĩno nĩ green house na ĩteithagia mĩmera hĩndĩ ĩrĩa kwagia mbura mĩmera ĩno ĩgũkũ thĩiniĩ ndĩngĩhota kwarahĩrwo nĩ maaĩ na no ĩteithagia kũgirĩrĩria tũtambi kũrĩa rĩu mĩmera ĩno ĩgũkũ ndĩngĩhota kũnyitwo nĩ tũtambi na ĩkahota gũkũra ĩna hinya mwega mũno amu nĩ ĩrarorwo nĩ ĩkoragwo ĩna riri mwega mũno.

Mũrĩmi ũyũ areciria akona ng'ombe ciake, hĩndĩ ĩrĩa gũgakorwo na riũa noage mahuti, akona nĩ wega rĩrĩa ena mahuti maingĩ ahote kũmaiga na kũmarinda ta silage, akamaiga wega, kũigĩra ng'ombe ciake, nĩ getha ng'ombe ciake itikanahũte. Agoka tu ahumbũrie silage yake o haria tu arindire mahuti make, no ho akamakora me mega na ng'ombe ciake itikahũta.

Ũyũ nĩ mũrĩmi areciria kũhanda mũtĩ nĩguo wakũra ũkamũteithia na mbaũ cia gũgaka harĩa arenda gwaka, nĩguo o na angĩtua kwendia no akahota kũgĩa mbeca nyingĩ.

Ũndũ ũyũ nĩ ũteithagia nĩ ũndũ nĩ ũheaga mũgũnda waku hinya, nĩguo tĩri waku ũgakorwo wĩ na hinya wa kũhota kwenda gũkũria mĩmera ĩrĩa ũrenda, amu ũngĩaga kũhe tĩri waku thumu, ũkũaga hinya na tĩri waku ũkorwo ũkĩruta magetha matarĩ mega.

Ũyũ nĩ mũndũ ũharĩrĩirio breakfast yake akaharĩrĩrio itumbĩ rĩake rĩkarugwo wega na tũnyama tukamicitwo tũnini tũkarenga regwo tũnini tũkaigĩrĩrwo na mũndũ ũyũ akahota gũkorwo nĩ ararĩa irio kũnyua kũria irio ciake ciĩ njega mũno.

Ũngĩkahanda irenge, nĩ rĩhuthagĩra ihinda inene mũno. Amu nĩritambaga mũno kamũira rĩkũrutĩire matunda, rĩu no mũhaka ũkanyihanyihia mahuti mau nĩguo irenge rĩaku rĩtikone nabathi ya kũruta mahuti. Rĩu ici irenge rĩaku rĩkorwo rĩu rĩretha matunda, na mahote rĩhote kũruta matunda matungu, kana ũgacokanĩrĩria mahuti mau handũ hamwe.

Haha nĩ andũ ere maharĩrĩirwo irio ici, na mũrugi ũyũ nĩ mũrugi wega, tondũ arugete tũnyama twĩna nyanya, tũnyeni, gakima, na maembe. Aya nĩ andũ erĩ mendai-inĩ tondu ona thahani no ihanai-inĩ, irio nĩ ihana-inĩ, Aya nĩ andũ erĩ me ndũgũ.

Ũyũ nĩ mũrugi ũrakima waru, akienda gũthondeka mokimo na arakima waru ici acimondemonde nginya imoneke nĩguo agĩĩ na mokimo mwega na ũkwendeka nĩ andũ.

Ici nĩ mbajia. Ici nĩ waru itinangĩtio igacoka ikahakwo tumerĩki. Igacoka igaikio maguta-inĩ ikauma ihana ũũ.

Mũndũ arĩaga na hũma, ũgacoka ũkoya ũkameria ta mũnyongoro, amu ĩhanaga ta mũnyongoro, ũkarĩa ũkĩgucagia.

Wambaga, ũkamba ũgatinangia gĩtũngũrũ, ũgacoka ũgekĩra maguta, ũgacoka ũgekĩra waru, ũgekĩra maaĩ arabu ũgacoka ũgekĩra mũceere. Wauruga mũceere ũcio ũgekĩra nyama ũkauruga. Ciatukana ũgacoka ũgaitĩrĩria cumbi nĩguo irio icio ciaku icame.

Maya nĩ mahũa maharĩirio mathakarie haha kana mathiĩ mathakarie igongona ,nĩguo mendio kana o na mũndũ akona bainda harĩ mo amu no amendie kwĩ andũ arĩa mendaga ũthaka.

Ũndũ ũyũ wĩkĩkaga nĩguo ngũkũ ĩno yaku, nĩguo ĩkarehe tũcui tũingĩ, tũkahota kũingĩha, ũkahota gũthiĩ ũkĩgĩaga ngũkũ nyingĩ.

Ũyũ nĩ mũrĩmi ũhandĩte indo thaka mũno, mũgũnda wake nĩ mũthaka mũno. No nĩ aumĩte mũgũnda wake maĩ, amu indo ciake nĩ thaka no tĩĩri wake nĩ ũronekana ndũrĩ maĩ. Na ena mĩtĩ mĩthaka mũno, nĩ kũronekana gũkũ nĩ kũndũ kwega mũndũ angĩũka kũhorera.

Nĩamu arutwo nĩ maretha kuona promotion ya gũthĩĩ macukuru mega, makona wega no marĩhĩrwo bithi nĩ thirikari, hatarĩ kũgia aciari ao gũgatũma arutwo majie gũcindana, ĩĩ na makajia kũgĩa na maumĩrĩra mega.